Ore tena picha nadolita orpayian arashu ormurani otii inkishu, niaku kegira naa aitodolu ajo ore ena siai naa eramatare oonkishu . Naa ene tipat eramatare oonkishu te murua amu aisidai too ntokitin kumok. Ore ene dukuya naa ore olaramatani loo nkishu naa keret inkishu enyenak too kuna oitoi. Ore inkishu naa ekincho endaa ninya, aa nchere ore naduoo kule nilepu toonaduo kishu, naa inosiesie enkurma naa tenelo di ninye nimiatata enkurma tina olong naa keoki ake nepukorieki . Ore sii enkae naa kishooyo inkirik, aa nchere keyiengi inkishu nenyae inkirik ata ninye too nkolongi osupukuuni naa nkishu eyiengi pee itotieki irmaasae. Ore eniongwan arashu eneuni naa imir inaduoo kishu nintaas esiai pookin enkang ino aa nchere ore inaduo pisai nisumie inkera esukuul ninyiangunyie sii kulie tokitin eang.

Ore entoki nadolita tena pisha nadolita osikiria onapita ilolan laijo kitayu ketadoikio atua enong`oto arashu atua olmutaro. Nitodolu sii nchere ore kulo tung`anak oo rewuta oladuo sikiria negira aim olbaribara le nterit netasha enchan niaku eiputa enkare oladuo baribara. Nitodolu ina ajo ore egirai aareu oladuo sikiria neeta iwuejitin tiatua sii ninye oladuo baribara otii nong`ot arashu ilmutaroni, nejing enkare metaa medol oladuo sikiria ewueji neimita. Kajo nelotu naake o metadoiki enaduo nong`oto. Niaku naa kegira ena pisha aitodolu iladuo tung`anak egira aadumu ilo sikiria latodo latodoikio atua enong`oto natii enkare.

Ore entoki nadolita tenapicha nadolita iltunganak waare otii atua emeli, ore ena meli , nitodolu ajo atua enaiposha etii. Nadolta sii tenaduo picha ake , adolta empicha arashu eguatakinoto osinkiri, naitodolu naa nchere ajo ore iladuo tunganak naa isinkir egira aililitu .Naa ore embae naitishipisho tene naa aisidai elilita osinkir amu ore isinkir naa endaa , nitoki aaku indim atimira iladuo sinkir linonok, nikincho impisai niasie kulie tokitin tormarei lino.

Ore esiai orisiti nainyiangishoreki arashu tipatisho enye naa nche ore ake pee inyiangisho oltungani tolduka naa ore ena receipt naa entoki naitaduaya nchere inyiangishe toladuo duka , ninyiangu intokitin naaje, niaku naa kishooyo entoki naji proof naa nchere tenilo ninye peaku ore inaduo tokitin ninyiangwa nitukintiship arashu neeta warrant naa pookin ake enkoitoi nishuku, nishukunyie inaduo tokitin pekimbelekenyakini ashu naa teniata olongunyingunyi toonena tokitin ninyiangwa naa enaduo receipt nekisaidia peyiolouni ajo ee inyiangwaa naa ntokitin teine wueji . Ore sii enkae sidano ereceipt naa nchere ekisaidia iyie oltungani oinyiangisho tentoki naji enerecords keeping, aanchere , ore nai ira oltungani makewon naa kenarikino naa ore tewiki niyiolo ajo intumia impisai naaje aasie esiai naje , naa ore naa inaduo risiiti naa ekisaidia oleng amu mintoki naa anyamal amu iyata entoki nikiutaa.

Ore naji tenduata ai ninye nanu naa ore enikoni tenereti iladuo tunganak le homabay amu ore ena shida arashu enyamali olukuny naa isiatin nijo inestress naau , isiatin nijo ine aisinanisho amu kedamisho naa iladuo tunganak oleng ominyiala nena damunot ilukuny enye . Naa ore inkoitoi naidimi nai ataretie iladuo tunganak naa ore ninye ene dukuya tenengasae aitengen iladuo tunganak imbaa naipirta maisha , peyie eyiolou atotonie eeta omeeta , pemitoki aapik indamunot oleng. Ore sii enkae eare , naa aisidai ake tenepiki inekop iltunganak arashu ildakatarini lomanaa aa nchere mobile health facilities peetumokini a ataparan iladuo tunganak arashu teleleki .

Kelelek oleng pee ijing' atuaa enyamali, eimu likae tung'ani. Neisul, ejo ooshi ilashumba, tolikioki araki tuutakaki olchore lino, naaliki eninkununo. Nejo sii irmaasae shoore lai kishoriki enapiak. Aah inchere, oore oladuo tung'ani liboitare naa ekin'dim atipika enyamali. Naa oore naaji enikinko tenekipik enyamali, naa tenelo oladuo tung'ani aas intorok eboitare nijing siiyie atuaa orkuak lenye araki in'damunot enyenak, naa keimaanisha naa arashu eitodolu aajo oore oladuo tung'ani teniaku eshomo ainyialisho arashu aikosea, nijing naa siiyie iina matatizo araki enyamali. Niaku naa kelelek iijing enyamali tentiaraki oltung'ani.

Ore olosho le kenya arashu sirkali ekenya naa keeta enkoitoi naretie ilai, ilairemok peyie etum nai impisai osilen naasie isiatin enye . Aa nchere eeta olosho le kenye program naji government supported loans program naijo nai ene agricultural finance program naisho iltunganak impisai esile naasie esiai enye enkiremore. Nitokini sii aata tiatua ena program esiai ake naji enefuliza , nayawua olosho le kenya arashu sirkali naa idim nai oltungani ainasa fuliza te sector naji ene agriculture nekiret naji pitumoki aitaasie arashu ataasie enkiremore ino . Neetae ake sii sininye enkae oitoi naji youth empowerment arashu womens naishoorieki iltunganak impisai esile naasishoreki. Naa kidim ake nai sirkali aibungare inkulie benkii naijo ineequity onkulie kumok pookin peyie etumi enkoitoi naretieki ilairemok pee etumoki ataasishore impisai enye.

Kesipa oleng ajo ore tenjurore nabayieki naa kegirae aingoru enkoitoi naibelekenyieki enkisuma peetumoki iladuo aitengenak ashu inaduo kera nagirae aitengen aibunga enkisuma teleleki , neiriamarie enkoitoi nagira enkop aikunari aa nchere esiai e teknolojia naa ore nai tenduata ai nanu naa ore ena sia enkisuma naaji ene cbc naa kenyokita ajo aibelekeny inaduo, inaduo kera nagirae aitengen peyie ibung enkisuma tenkoitoi e teknolojia nagira enkop ainyiaari. Ore sii enkae naa ore ena kisuma e cbc naewuo naa kegira aitengen inkera metaa kebulu eyiolo enikununo enkop. Amu interutua inaduo kera kutiti aas isiatin inaijo ine creativity naa ninye eyieu maisha etanakata .Neeku kadolita ajo ore ena siai e cbc ashu ena kibelekenyata enkisuma nayawuaki naa kenarikino oleng inkera ena rishata.

Ore nai tenanu ai nanu naa ore elaare nanyor arashu nanyor aitumia naa enkoitoi e mpesa arashu elaare te simu amu ore teninap impisai tesimu naa engas ninye aaku kisafe inaduo ropiyiani niaku kegol iminie. Ore sii enkae eare, naa ore ena oitoi empesa naa indim atanapie impisai kumok aa nchere nimikiyek ninye inaduo pisai , niaku naa indim ainyiangishore tenkoitoi nalelek oleng . Neeku naa ore tenanu makewon naa kanyor atalaa , atalakisho arashu tenainyiangu entoki nalak tenkoitoi empesa amu impisai esimu nanu anyor aitumia oleng.

Ore naji tenduata ai nanu naa naa ore engeno ashu enkisuma osukuulini eshumata naijo nai colleges ashu universities naa ore enikoni peyie ebaiki iltunganak pookin nisulaki irmareita ashu inkera natii irmareita omena , naa eetae oshi enkoitoi naitumia sirkali naji ene kuccps naa nchere ore ake pee ingoru nena sukuulini, nijing mutandao naji ene kuccps portal aaninye naa iaplayie sukkul niyieu nilo wenkisuma niyieu nilo aas . Ore oshi sirkali naa kelaaki inkera school fees eimu ele kioma la kuccps neeku naa enkoitoi ina e sirkali naretie inkera olosho le kenya peyie ebakie tenkisuma nene wuejitin nemidim nai atabaiki tenkaraki ormena arashu nkoitoi oropiyiani. Neeku ore ina oitoi e kuccps naa ninye enkoitoi nasipa naidim aisaidia iltunganak pookin.

Kesipa naleng ajo, ore olosho le Kenya, naa kegira ailepu aitobiraki kake, ketii sii ntokitin naagira aashuk iyiok enaa olosho kurum. Etii ntokitin naijo esiai e rupare natasapuka to losho le Kenya. Netii esiai naijo enkiminata oo mpisai ashu enkinosata oo mpisai too lelo arikok oorikito duo iltung`anak lo losho le Kenya. Naa ninye nai sasababisha menotoki ena siai naijo esiai oo ilbaribarani torrok, isipitalini nemetii ildakitarini arashu nemetii ilkiek, olosho oikoma ilmalimunii arashu ildakitarini tenkaraki melakitae ilmushaharani. Naa ore naaji te n`duata ai eniko olosho le Kenya pee eitadoyio kuna siaitin torrok pee eilepunyie isidan. Naa teneeng`as ninye aaku ore olkioma le EACC oitasheki esiai e rupare neng`as aitayu ina strong pee etumoki aitasheki esiai naishiakino apa. Ore sii enkae nemooki sirkali aisuj budget oo nkauntini pee eyiolou enkoitoi nagirai aitumiyaiyie mpisai e sirkali.

Kadamu nanu oleng' enkolong' naimayie apa olosho le Kenya olameyu sapuk oleng', apa olari loonkalifuni are onaapishana aa nchere two thousand and seven. Naa ore apa ele ameyu neawua inyamalitin kumok oleng' amu etuata inkishu, neitanyamal iltung'anak esiai esumash oleng'. Naa ore nai enkoitoi naasi peyie eitobiri arashu peyie etum iltung'anak loo kuna kuapin naaimaa olameyu indaikin irishat olameyu naa kenarikino naa ore ake pee eaku inkolong'i enchan, neun iltung'anak indakin kumok oleng' peyie etumi naanyai netumi naapiki aisudoo toostooni. Ore sii tesiai oonkishu naa ore ake peyie esha neaku inkujit kumok naakenarikino peyie edung'i inkujit neisudori paa ore ake nakata olameyu neetai naa nena tokitin pooki naisudoyioki toostooni. Neaku kaisidai oleng' teniteng'eni iltung'anak tina baye peyie medalare inkatitin.

Oore teenakata tokulo arin lekitii, hoo duo neilepa oleng eng'eno naipita enkulupuoni, kake egira naa enkibelekenyata olaing'ang'e aponari, tenkaraki eena siaai oo inkampunini kumok, nagira ainyial olaing'ang'e. Neitanyamalita naa sininye eena mpaka enkisampuare orpayek, naa oore naaji eneikoni neisulaki kuuna tung'anak arashu kuuna kwapin e iauluo nemetii ninche inkampunini, naa oore enias eeetae ooshi taata esiai aapa naimakaki tentoki naji Paris Agreement naaji aake eene carbon credit aah inchere oore iyie lemegira ainyial olaing'ang'e, nekilaki peyie intonir iiyie zaidi oladuo aing'ang'e, peyie itumoki aineutralizer olaing'ang'e le nkop pooki teniaba okuldo oinyialita. Niaku enarikino naa oore kuna kwapi nemeeta ninche inkampunini kumok, neun ninche irkeek, neun ninche irkeek, neramat enaduoo kulupuoni enye peyie eitobir olaing'ang'e, neisaidia ninye tesiai enkiremore oleng'. Naa oore aake tiae oitoi araki tiae aina netum sininche dupoto.

Kaikumok oleng' ilaleta loong'uesin otii olosho le Kenya. Naa ore tenaiterunye inkuapin ormaasai kiata olale loong'uesin sapuk ojii Amboseli National Park otii olkejuaado neetai siinye tenkop e Narok olale loong'uesin oji Masai Mara National Park. Neitokini sininye aataa Nairobi National Park neetai Tsavo West o East National Park. Neetai akeiye ilaleta kumok naakeata oleng' dupotoo, dupoto kulo aleta amu ore ninye nedukuya naa ore naijoo Amboseli arashu nai Masai Mara negira aaret iltung'ana loinena muruan amuu eigerito iltung'ana kumok oas isiaitin teine neisho enaduo kop entoki naji revenue tengarakii etii iltung'ana ashu ilashumba opuonu aing'orr naduo ng'uesi nelak enking'urata oonena ng'uesin. Neaku naa keata dupoto oleng' kuloaleta loong'uesin tolosho.

Ore apa tiapa naakeinodakini apa inkera inkaatini. Naa ore esiai enkatini naa kiteng'enisho arashu keiteng'en inaduo kera tengaraki naa elelek aaore duo entoki nikigirai ainosaki neeta eng'eno niimbung' tiatua ilo tung'ani arashu inatoki apa nikigiraainosaki. Neaku enkoitoi oleng' naiteng'enishoreki toonkera. Ore sii esidano oonkatini naa aisaidia apa inkera peyie mejing' arashu meas intokitin torrok naaijo nkera ekunaoolong'i amu etonyorra inkera isimui nelelek aaore naduo simui nejing' wuejitin naijo ne social media. Ore nenowuejitin e social media naa keitapong'oo inkera toonkoitoi kumok. Neaku ore apa esidano enkatini toonkera naa keitaa naduo kera busy metaa neitoki naa aas imbaa naaitoki aitapaash arashu naainyal ilkwaaki.